Ore camera naisuduoro naa kisaaidia toonkoitoi naapaasha tolosho lang' ore enedukuya naa keyau eseriani toonkopisini, tiang' tenebo sii owuejitin esirkali pookin, ore eniare naa kesotu shakenisho aa tenkoitoi e videos metaa ore nai pee etii orkesi ootae naa kitumiai aadol ajo kang'ae oota esipata. Ore enkae naa kesujaa esiai oonkera ashu oltung'anak botorrok tenebo olelo orripito ninche. Naa ore enkaae naa kerrip ng'uesin entim neeku ore kuna kamerani isudoro naa inetipat oleng' tolosho lang'.

Oldakitari supa, atushukunyie amo ore tenikinjoo nitu aaret. Aitumia enaa enekituutaka kake eitu aitobiraa amu ore pee aiteru aitumia naning`ito emion oleng naipang`ita sii enkoshoke. Niaku atushukunyie pee kilotu aitoduaki ashu kimbelekenyaki kulo kiek likinchoo paa atum aatareto arashu pata.

Ore tenkaraki eng'eno natoponari tenkop neibelekenye ena siai oleng' te mrua aang' amu ore apa naa kulo kasetini apa itegemea iltung'anak pee etum ilom loonkuapi pookin kake ore taata tenkaraki ibelekenye orrekie le mtandao ketaa keeta iltung'anak esimui enye ashu inining iredioi tenebo television ashu inkompyutani pee etum ilom loonkwapi naalakua.

Itodolu enyorrata naata iltung'anak toolakeshak loolorikan neponu ninche pookin ewuei nebo aaning' ilomon nabo o nabo metaa mepuoi aaliki ajoki inji ng'ole etejoki ore sii ena naa keutu ajo keeta iltung'anak naboishu te enko enye. Netum sii iltung'anak erishata naikilikuanishore lelo orikok lenye pee elimu imbaa pookin ashu enkipirta pookin naata tenetum kulo orikan.